Oyawore daktari, oyawore ahinya. To a go erokamno kuom biro nena e gokinyi ma kawuono ni, erokamano. E an gi penjo ni to ere kaka anyalo rito dhoga gi e yo maber. E dhogi gi kidwa rito e yo maber, to mokwongo kaka koro sani en ndalo oro ni, ketgi machiegni gi pi kendo gimodh pi pile ka pile. Katasa ka sa ma gidwaro, nikech sani piny en oro. Ah ok, erokamano datari. To chiemo to watimo nang'o? Korka chiemo to dwaro ni ipidhogi gi lum maber, ang'e ni sani to lum ti, lakini inyalo medo kata gi gine ma gi nang'o kaka mineral kata mana salt ma ginang'o. Kata molasses inyalo medo gi majiwo dendgi ma miyogi teko, ago erokamano daktari. To korka tuoche wanyalo geng'o nade? Oo tuoche, tuoche ma mako dhok nya nyaka make sure ni itimo negi chajo mowinjore ma sa mowinjore pile ka pile. E kiwango ma e time mowinjore. To marariyo bende, gik moko kakokuodo mako dhok nyaki make sure ni ipodo gi kata igogi yath pile ka pile e sa mowinjore. Ero kamano daktari.